Panganetab kapchi kou yon komeny bik tuten anan oloon komeny chitugul oldanyin ko chang mising en kokwet komiten tuguk Che keyochin ge maran ketinye toek anan ketinye boisiet agobo ngalekab sukul ketoreti gee amun makoi koyai chi kasit ko ine inegen kasit age tugul konyolu ketoreti gee okot kou semberetab mbarenik anan kebut minutik Che ki kemin en mbar ko magai Imuch koyai chito agenge kobaten yon kotuye ge oegu kibagenge en kokwet otoreti ge en boisionik Cheu chotet amun magai Imuch inyegen iyai boisiet nemokitoretin nyolu chi tugul kochut boisionotet asi kotoretok en ui tugul yon tinye boisiet ko magoi kole wany toreton ngo anan konde kibarua amun bik alak olon ikere ile mowendi chito boisiet en kokwet ko mara Che imuche Ke Che lelen abore ndo bitu toek andoi kibarua kobaten kararan ingeyai kasit kibagenge en kokwet

En kerenyun konamgee ak pcheetab malik en kot agetugul netindoo murenik ak kwanyik amun nyolu kepchechi malik kokergeit amun tugul ko lakokuk, laookab kapchi manyolu kerker alak kele manyolu kepchechin malik kobaten kit nekararan ko kepchechi malik laok tugul kokergeit simoker age kole le kokipchechi ichechu i malik amo kipcheiwech achek kotinyinge en ele kimi en inguni ikere ile en eleo kopchechin murenik icheken malik lakini manyolu kou non nyolu oot akiche kwanyik kepchechi malik amunee koni imuche chito komokitun akotinye laok akomomii olemenye koyongo kipchechi malik en ngaa ikere ile torkomosereti kobaten tor konyokoyoe boisienyin akinee en yotet akochengyike kosomesan laokyik ikere ile torko kararan missing ngepchechi malik.

Boisionik chemakatin koyai boisiek ak kwanyik kosupkee ak kipgaa en kokwet kochang missing en kasari komokisip boisionichotet chepo kipgaa laini en kenye kokikisipi kimokimoche ot kot kichilil komakisip boisionichotet, boisionichotet kokitoreti oleo missing makou raini ye biik kokikobur kou en bitenywan makomakeneki kosip tukuk chegiyo biik en keny, en keny kokitam kobendi kwonyik tumdoo kokerkeit ak murenik lakini en inguni kokikoik murenik icheken chebendi tumdo ake kepakach kwonyik boisiek icheken chebendi tumdo nguni amunee koni king'et serikali kole machamdayat kopaa kwonyik tumdo ako kekeyan kounotet ko kot kenamnden kokewe koi kwony tumdo kimutin ketebenen maswali tebutik.

En iman kokikowalakis boisionikab murenik ak chebo kwanyik, amun ki en keny kokitokobendi tumdo boisiek murenik icheket ak kwonyik kitam kolasima kwa tumdo kwondo lakini en raini kotesetai kosirto kenyisiek kokikowalak olekiburto kiwalak emet ma kou olikinyee en raini komokisip kele lasima kwo kwondo tumdo alakini en mureni kolasima kot kopaa tumdo, ngunon en inguni kokikowalakis ngeteseta kebendi taa ana kosirto kenyisiek kochang tuguk chewolotin missing amun mokinge kele en taa yun kototun kowalokse nee lakini en inguni ngetesetai kosirto kenyisiek kochang wolutik chekewole chang missing ako en kila akila koterter wolutichotet mokele tukuk chewolokse raini kowolokse karon chotet mara en wikini koter kit nekawalak, wikit ingo koter anan ingobebdi kenyisiek .

Ng'alekab inchirenik ko bo komonut missing', chito neboe inchirenik kotoretokse en oleo amun nibae inchirenik inyorchigee chepkondok cheyome itoretengee ak kongung kotukul, Makai iseret yon itinyee mung'aretab inchirenik amun bik chechang' kochome nchirenik. Ko yon koiyo nchirenik en beek komiii omitwokik kwak chekeboen, tukuk chelelach keboen inchirenik chotet ot morik keloki inchirenik koyoe icheket koyechekitun inkwomiss kobiyo, koyechekitun kochokin nia ak inyorunen keljin neo missing' amun inchirenik koyon kokoyechekitut akinam ak in koba ndonyo olemii ndonyo kwole bik amun inchirenik kochome bik oleo nia ako toreti bik missing ko lokok chemengechen ninet inchirenik kotoreti en ngomnotetab okilit akonai tukuk chechang' missing'.

En iman kochang abakoraa tukuk cheimuch koyaak ako en tukuk chotet cheyokse komile bik missing. Bik chechang ko kokobur kityok sikoribe bik alak koyai boishet konyo kotoret icheket, itepengee any ilee ii Le bik tukuk oleo koyoe boishoni kwak lakini alak kobure kobure buch. Koraa komobete chorset en olan tukul anan en kokwotunwek , teiburii ikose Ile kokinyor chii nekochor kit anom netebengee any Ile Ii bik chu chorset nko boishenywan notet tii amunee simaibwat chito kole nyolu ayai boishet nenyolunot amun nii kan ichorse ak kenamin ak keratin inoe kole iliponii rabishek chechang kosir. Ndokokewe iyaate kibarua inguny akinyoru chekenyoru akiam en kalyet kosir tukuk chechore ak iome komemii en kalyet ko chang missing tukuk chemoi Kekose cheyoose chemile bik.

En iman kobokora, komobete chito neimuch kosom toretet kobunun, Kobo Koraa niwendote en indonyoishek anan ot en ortinwek oldatukul inyoruu bik cheseretos anan komara miondo ako icheket kosome toretet nebo konyoisetab bilitab sipitali, koninyoru chito neu notet koyomegee itoret yon itinye ko nemotinye komara tun itinye besho itoret. En kerenyun ak toretenyun ko yon kenyoru chito neu non koyomegee itoret kit neimu itoret. Kian kopitu kit neu non en anee ako missing iniker chito nemioni ak iker bilit nenyolu kilipan en sipitali koyoi koriringee ak ibwat Ile yomegee itoret chichi amatibakach buch iker kouwon memagen kii, ko kiyach otoret iyoki kii neketinye amun toreti wuyan makerke ak yon komekochi koyomegee ketoret chii.